Tijni nyalo yao ne ngato nafas mag loso gik mangeny e ngima machalo kaka, inyalo loso ,ok, inyalo bedo gi, gi nonro matut ahinya kuom weche manyasani. Mar ariyo tijni nyalo yao ni thuolo inyalo yudo tije mamoko mitimo e mbui to iloso pesa gi mamoko